kore mbai natuwana ana naa kanyor oleng' teneaku unoto e lshampa amu kore peelo naaku keewo nchan sapuk tanaa sii nkare aimu lowaaa otuwaa ale naa lkeisaidia lshampa oleng' amu meya nkare lghanayo lituuno teilo shamba tankarake vile nauno alee shamba tene nghoji keata nghoji neim nkare peibooyo pemear, pemear ndaa nituuno te lshampa linoo

kadolitaa mashinii nadungutoo kuloo nghanayo nadolita sii lghanayo ninshe otuunoki kadolita sii ntoki napikitai lolo lghanayo tana mashini naa mashini supat anaa oleng naretisho tanaaku nkata endungoto e lshampa amu kore peaku kelelek lgazii aikonyii naaku naa mintumia nguvu tanaa sii minauruu iasita siai otuwana alee kadolita sii ajo kotubulutua kulo lghanayo aitibiraki tankarake unoto supat natuunoki ninshee

Ore embaye naitiship tena siai naa ketubulutua kuna puka ele lee aitobiraki tenkaraki kelio ketaramata olee mpuka enyenak aitobiraki etipika enkare etoosho sii iladawai peyie ebulu ninche aitobiraki netooruo sii enterit pee meya irng'anayio lenyenak ore sii teneeku inji inko teniun olchamba lino ninya irng'anayio sidan, ore peeku itoosho idawai niramat ompaka nilo aitobiraki toonkoitoi pookin naa kiloito atum irng'anayio supati te musho.

kore siai naasaita tenee naa lee ale lounuto lsampa lenye mashini anaa nadungieki lshampa naa mashini naretisho tankatitin natuwaa kunaa kore mashini natuwaa ana naa mintumia sii nguvu kumok tanaa sii miaz siai kitok tanaaku iata mashini natuwana anaa kelek lkazi tanaaku iloito awun lshampa tanaaku iloito adung lshampa linoo kore piwun lshampa lino niramat aitibiraki nulotu adungie mashini natuwana anaa te mushoo anaa naaku kedung aitibiraki lshampa linoo neyaa abaki mpaka atua store

Ore ewoi nitiship tenasia na sinkir sapuk oleng naibungavkulo lrwa tengaraki esiai nagol egira aingoru endaa nanya na ketumbendaa erabkumok oleng ore samaki na kitiship enilo ayiaya nitum ltungani metaa loyieu neas toltau ninyototo alo ayiaya Entoki ore su pitum orkuenyi na entoki etipat tiatua enkishui ino amu ore duo peaku na ekiret nkolongi kumok tosesen ore peaku ishomo amir na inya ntokitin kumok nimiata oshiake

kore paadol siai natuwana ana naa kadamu ajoo keata apaa ngamata naaku ikishomo sii yooh metilikini yooh neikuni teneasi siai neikuni siai otuwana alee kore ltungana otuwanaa kuloo naa ltungana loisomeyaitee tanaa sii loshomo sukuul metilikini siai otuwana alee inia toki piidol ninshe eaku keliki keyelo siai otuwana alee naa ltungana kuloo likisom ninkoo pias siai otuwana alee piitum lghanayo supati tanaaku ngamata nadungi tanaa sii peebulu lghanayo linono tonkoitei supatii

Ore tembata e sirkali teniaku keyieu neret ilaramatak loonkishu naa, kenarikino neeta ilaramatak loonkishu intokitin pooki naayiu, enaa sii peyie etum eng'eno naijo eneremoto onkishu. Ore sii teniaku miata eng'eno naremieki kuna kishu meeta eningo peyie ilotu ake erem nkiteng' enaa likae tung'anak pooki lenkang'. Eyieu niata ng'eno pooki naippirta remoto onkishu nemiata ening'o peyie iitum iime serkali naishoru aajing embata iino nekincho sii ropiyiani naaku iidim nilakie enkisuma iino, pee itum eng'eno naipirta eramatare oswam. Enaa sii keyieu serkali pee eishoru ildawai, oremieki kuna swam tenaa sii pee itau ing'amat naaku kiidim duake oltung'ani nelo ikwapi napashpaasha arem kuna swam eenche amuu serkali neidim nekincho nkoriong tenaa nadupa pee idup ashomo ashomo ataremo swam tenaa sii piitum toki nuyieu naipirita ramatare oswam.

kore siai natuwana ana naa keyeu ltungani loaku keyolo anaa sii keshomo sukuul adol siai natuwanaa ana tanaa sii neishori ngeno naipirita ale siai kore peaku iyeu niaz siai otuwana alee naa lazima piilo sukuul tanaa sii piiyaa laisomi loisomate neyolou siai otuwana alee nikiliki vile neasi tanaa sii nikinshorii ntokitin naidim nishetie lkazi otuwana laee kore ngenoo natuwana anaa naa indim nitum tinilo sukuul tanaa sii tinitum ltungana loata ngeno naipirita anaa bai kore peaku iata ngeno pookin naipirita anaa bai tanaa sii iata ntokitin pooki niata pias ana bai naa mbai nalelek oleng tanaaku duo etaa iyeu niaz

kore siai nagiraa aasa tene naa keitodoluu ajo etuuno ale lee lshampa lenye neramat te nkoitei pooki naishiakino etaa sii ngamata naaku kodungii ninshe tankarake ketabauwa ngamata nawoto ninshe peetum lghanayo ashom sitoo naa ntoki ana naaku netipat oleng taatua nkishiu e ltungani amu kore peaku itaasa siai otuwana alee naaku keitiship ltau tanaaku ngamata natuwana ana nidunguto lshampa linoo itum lghanayo tankarake siai ogol litaasa nindipa etabauwa ngamata enshe nadungii

kore mbai naasaita tene naa etabauwa ngama nadungi lshampa otuwana alee tangarakee siai supat litaasa aramat nintotio lghanayo linono kuanzia ngasunoto ana nghamata natuwana ana kore pias siai otuwana ale niramat tonkoitei pooki naishiakino aramat lghanayo linono naa keaku letipat oleng tanaaku nghamata amu idung nitum abaki lghanayo kumok oitosha, likintosha taatua nkishon tanaaku iyeu ninya kitok naa keifaa piwun lghanayo otuwa kuloo niramat tenkoitei pooki naishiakino kore ana tomononi kedungutoo lshampa lenye tankarake siai supat otaasa netabauwa ngamata nanya ninye ndaa apa natuuno tanaa sii nkinyiret enye apaa naitaiya